Ma en line mar simu mitiyo godo ki tudori gi ng'ato kata kidwa oro pesa ikawe ti kete eyi simu kanyo to tiyo

Inyalo chuake kaka en kende ti ichame, kata inyalo riwe gi oduma mi itede godo kaka nyoyo ti ichame.

Mondo chiemo kik kethere mapiyo, en ikane ka ma onge liet mang'eny, kata imure bang' sa ma chuok mondo kik okethre.

Ma en marieba, inyalo lose mokuongo ipoke ng'eye ti ichwake mondo olokre chiemo mayom, kata inyalo poke ti iswage ti imoye mondo idhi irege kaka mogo.

Inyalo chame kaka salad kata kaka alot makelo ndhadho e saa chiemo en gima mit ahinya.

E picha ni, aneno oganda, kendo aneno mchele mopogore opogore, aneno njugu, aneno dengu, aneno oduma milodo kata midendo ni popcorn.

E picha ni aneno nyithindo ariyo, achiel gi ma wuoyi gi achiel gi ma nyako. Gi nenore ka jo ma omor kendo gi tugo ka gi winjo mor mar tugo.

Cham dongo maber nikech koro lowo nigi ndhadhu maber nikech oti kod gik jamni kod oboke.

Aketogi, gilonyo lepgi mag skul. Giluokore maler. Girwako lewni mag ot, alafu aketogi piny, gitimo tich momigi koya skul mondo gitim dala alafu ang'iyo kaka gitimo.

Kapi olal kapok atuomo, nitiere madonjo e tangi maduong' moket kando. En ema adhi tatuomo matin manyalo dwaro tiyo godo ei ot karito chieng' pi oduogi.

Aparo ni akaont mar bengi mar kungo ber moloyo motwe nikech ka ikeno e akaont mar bengi mar kungo, pesa nyuolore kaka interest to kendo joohala nyalo bedo gi yot mar golo kodwa dhi wero. Kaluwore ni motwe ma ok golye en ma ng'a manigi goal modwaro nyiewo gimoro bang' ndalo machwok kata mang'eny.

Atiyo gi kemikol mi iluongo ni jik, magolo kikruok to ka onge mano, to abudo kuom seche mo oromo mondo kikruok owuogi.

Gokinyi ne atedo chae gi mkate molos gi tong' gi rabolo, saa abiriyo ne achamo mchele, gotieno ne achamo kuon gi rech gi alot.

Mokwongo, gicham chiemo mokikore maber manigi ndhadhu miluongoni balance diet. Mar ariyo, gitim orak pile ka pile ka girieyo dendgi. Mar adek, ginyalo pogore gi maundu kata timbe manyalo kelo lal ngimagi.

Eh, atimo kamano mondo aket pogruok ekind ohala mayudo ka akano pesa eba e bengi mar kungo. To ka akano pesa mar ohala mopogore ang'eyo ni mano ema onego atigo ka adhi wero.

Iketo pi e da kuon mondo ochuakre, ka pi osechako walo ti imedo mogo mos mos nyaka oriwre ma korre maber, gi mach ma oromo ki iloko iloko oriwre ka iye duto chiek ,alafu igole.

Ka koth chiegni chwe, kor lwasi lokore, polo dudo alafu boche tudore to gi lokore mabiro rateng', kolo polo mor ka kor lwasi lokore madim dim

ka an thuolo go kinyi, atimo orak karieyo godo denda, asomo buk kata aneno videyo makelo na mor, kata asomo muma.

Gimabiro e pacha en ni ji kungo kae ka imiyogi loan kendo gikonyore e seche magin gi tabu makoni gi koni.